Mae en puro mar nyanya, o kendo ng'ama dwaro puro nyanya ntiere kaka ikwongi chako gi loso seedbed. Ma ikete nyanya nyanya chako dongo e, to kose dongo moroma pidha to iketo bugni. Koro ikawo nyanya tigolo to iketo kanyo tiumo gi lo, kasti olo ne gi pi. A kasti olo negi pi, koro isiko mna kiolo ne gi pi. Kantiere mbolea moro be iketo ne gi. Koro gibo dhi adhiya kamano ka gidongo maber. Ka gise dongo to gibo loso olemo, koro olemo no ema irito mondo olokre makwar. Kata kaka ma nyako no oting'o no, kanyo go. Kasto kiseting'o, kose chiek kamano to igolo e puodho. Kise pono gi, to iyiero gi. Iketo madongo gi matindo yorgi mokethore. Seche moko be inyalo luongo jonyiewo, koro seche go kata ka ingeyo u ing'e uso gik moko. Koro inyalo dhi godo e chiro to iuso kato iloko gi pesa.

Kawangi'o kae wantiere gi nyanya, ma konyowa e yor tedo, wan go otungu, oganda nikae, olayo, biringa'nya nika, kakamba be nikae , wantiere gi njugu marachar, apilo.